PIchaini koporu appishek chotok chepo mitandao kou facebook, instagram, twitter cheimuchi kwo chito konyo kokerchikei tuguk eng yundok, kokerchikei videos eng yundok anan komuchi kong'alal ak biik chemite komaswek alak eng yundok. Po komonut mising appishechutok amu toreti biik chemuchi kong'alalchikei biik chemite komasta ake akoi komasta ake anan ko emet akenke akoi emet ake akokotoret kora amu imuchi konyorchikei biik logoiwekap emet eng komosta nemite eng sait eketukul kobate moche chepkondok kora amu kipoishe chepkondok keale bundles sikemuch kechut apishechuto anan kemuch kepoishe appishechuto.

Pichaini koparu shelfit , kiit ne kikichop kou kapatiit ne muchi kepanganchi tuguuk che terchiin eng' aldaisiet missing'. Missing' kenyorchin supermarket ako muchi kepanganchi tuguuk che terchin eng' komasweek che terchin kou eng' yu nguno kotaku kole mitei pokosit ne kakinde matundek ako mitei age ne kakinde soda. Mitei kora kiroi ne ketortoi ne imuche konde chito tuguuk ako tortae akoi ole kilipanishe, kiit nepo kamanuut missing' amu tareti piik, amu makoi imuch kolaat chito kito agenge kocheng'e kito age koyache kopaishe kiitok. Tuguuk chepo kamanuut eng' nguno ko kapatinitani tareti kepanganchi tuguuk che terchin ak kiroitani uu kariit ne kikichop si ketortaei tugchutok. Ako pa kamanuut tugchutok ke aldai kora missing' amu imuchi konyorchihei xhito melekeek che chang' missing' eng' aldaisiet ap tugchutok.

Pichani koparu e citizen, e visa ak e business. Chutok chu ko tuguuk che imuchi kotarete gei chito konyor poishoniik ap serikaliit. Imuchi kowa nguno chito huduma center ketaret keyatyi account nepo e citizen si komuch kotarete gei inendet ako muchibkora kotaret chito korejistane mung'aret nyi eng' yundok. Tagu kora kole mitei ecitizen nepo foreign residents, notok kopa piik che mamitei anan ko kimakesiche eng' emoni ako kinyikotepsa icheget eng' emoni komuchi koyatchigei mung'aroshek kora icheget eng' emanitok kopishe e citizen intoni po foreign citizens. Poishet ap tugchutok anan ko si inyoru poishet ko makat kowechigei chito huduma center, si kopit ketaret eng' yundok. Po kamanuut kot missing amu kokomuch kotaret piik che chang' che maimuchi koit taonishiek anan koit olindoilin pa Nairobi ole kikiyae ng'alechutok inegei.

Eng' kokweshek tugul komuchi komitei shideshek che terchin ako siketaret kokwet kokararanit komakat kenai korok shideshek che tinye gei ak kokwanatak ko ngorcho. Kiit agenge nepo kamanuut eng' kokwet missing ko kip agengeit korok. Makat kotepisa piik eng' kipagege eng' kokweet si kopit kokararanit sapet ako much kotaret gei ole makat kotaret gei piik. Makat komitei tuyoshek kokwet che imuchi koip kipagenge ye kapwa piik ap kokweet. Kiit age kora nepo kamanut eng' kokweet ko ng'aleek ap usalama. Makat kerip ng'alek ap usalama eng' kokweet missing' amu chotok che tinye gei ak piik missing' ako yae komeng'iss piik eng' kaiyweishet. Ngopiit ng'alek ap, chetinye gei ak usalama, komakat kemwachi chief ana kemwachi poyopkok eng' haraka si kopit kotaret ng'alechotok ako taret piik komeng'iss eng' kipagengeit ako taret kokararanit sapet ebg' kokwet.

Pichaini koaru chepyoso ne katepi ng'uny ako tagu kole mitei spikaishek yutok ako mitei headphones che kekerei itiik. Tagu kora kole uya koot ne kiparastae logoiwek ap emet yutayu amu tagu kole mitei makrofonishek ago tagu kole uya redioit yutayu, redio station. Pa kamanuut missing' komaswechutok kikaitaei logoiwek ap emet, amu imuchi koityi logoiweek piik che mitei ole loo missing'. Imuchi koityi piik kora chotocho maimuchi ko al television anan ko tv ko muchi kokase icheget redioit ako kokoyai konai piik tuguuk che chang' che tinyei ge ak emenwa.

Pichaini koporu daktariat ne uni inyoi chito nemioni eng yutok ako eng poishini imokchinikei inetkei korok anan iwe sukul sikobit inai olekiyoitoi boishoni. Makat kosomonchi chito ng'alek chetinyekei ak kanyoiset amu meyanat konya chito chito ake nemioni nkot ko motindoi ng'omnatet nekinyoe biik. Karik cheimuchi komokchikei chito eng boishoni ko sindanushek cheimuchi kerute chito ak makasishek kora amu toku kole uni meche koeng'so chichitok. Po komonut mising kenyor lisence eng serikalit sikobit kotoi chito koyai boishonitok amu meyanat kapisa ako machamdaat koyai chi aketukul kobate daktariat nekikwo sukul nkot kotar ng'alekap sukul akikiyonchi koyai poishonoto.

Pichaini koparu lagook somok che kichanaek ako tagu kora kole miani lakwanitok kelieek. Tagu kora kole kakwalakis keliek eng' yutok eng' lagook aeng' eng' yutok ago tagu kole mapiyang'aat lakwani agenge. Iparu kole tindai lagochutok miandap amitwogiik anan ko amishet eng' kingeresa kekure deficiency disease. Pa kamanuut kenyor kanyaindet kapsa ngiro lakweet kotindai keliek chu chutok. Ako pa kamanuut kora ke am amitwogiik che ititaatin sikopit matkopiit mianwogiik che u chutok.

Pichaini koparu steshonit ap Citizen ago tagu kole mi kaparastaet ap logoiweek ap emet ako kakisir JKLIVE kopar kole chito notok ne kikure Jeff Koinange nesomani logoiweek ap emeet petunitani. Inaker pichaini kopwatwa Jeff Koinange inotok amu ipaipaitii pich missing' korok ole ng'alaldai i ako chame missing' kokase ya inendet neiparastai logoiweek ap emet. Pa kamanuut missing' komitei piik che u chotok eng' steshonit si kopiit kopaipait piik ako much koro piik che chang' taarifa anan ko logoiwek ap emet chepo steshoninotok. Achame missing' ya iparastai logoiwek ap et Jeff Koinange inotok.

Pichaini koparu amitwogiik che anyinyen missing' che kakichop ako tagu kole mitei chips chotok ko piasinik che kakichongan ak kechop komye kapisaa. Tagu kora kolr mitei ban yo akopa kamanut missing' amitwogichutok amu anyinyen missing'. Chopet ap chips kewae piasinik komengekitu kou notono kakipor eng' pichait i, tetia kirkto mwaita n kakolal anan ko kakochemukan saishek taman akoi taman ak muut ko kakoyam kesuut. Keame amitwogichutok kepaishe umait si kerute ak keame . Imuchi ketesta tomato sauce kora chotok ko nyanyek che kikichop komye si keamdai tugchutok. Pa kamanut missing' kepaishe umait si kopit ko amak amitwogichutok.

Pichaini koparu chepto ne mitei kerutchin serut ako tagu kole mwaan missing' amu ole ktepto chepitok. Inaro poishoni lopwatwa tipiik eng koren nyu olin amu cham korutei icheget serut si kopit kinde sonoek. Missing' ko tipiik che yae tugchutook amu icheget che mache konde sonoek seruut. Mapoipocin piik che kakoekitu ng'alechu kapsa akinyoru ile eng' kokwet koeshai kapsa , meyani piik cherute serut kou nitani. Ane kotoma ayae poishonitok kapsa amu maiyan papa nenyu kasit ne u nitok. Rutet ap serut komuchi koip mianwokik amu imuchi kepaishe sindanuut agenge kerute piik che chang', kiit nemuchi koip mianwogiik che terchin kou kutietap HIV nemuchi kiyapta kong'etegei kiyaptai karatiik kong, ete gei chito agenge akoi age.